Ore taadei intokitin oshi naasi te taon, ekumok siaitin oshi naasi te taoun. Eatai olmujeng'o, nadolita oshiake ilewa enyokita, aashet inkajijik, eshetitai inkajijik, ore nena ajijik netii ilkulikai ogira aapuo airent, nelak inkajijik oo ilewa. Ore sii esapuko naasi naa emirare, emiri inkilani, emiri inkishu, emiri inkamuka, emiri indaiki, idol naa ajo teniyou entoki pooki ake iyie niyou te taun naa ilo naa ainyang'u te taun amu kemiritai. Ipuku ninye tiang', neatai entoki pookin niatau too inkaulele, nilotu alo taun, nilo ainyang'u amu meatai entoki nememiritai te taun. Ekumok isiaitin, ekeatai inkotelini, nemiri indaiki , neatai dei ilo nitum intauni kumok, eatai sipitali, neatai sukuul, neisomie inkera, neitibuni naa iltung'ana too isipitalini, neaku ijo ake aing'or, ekumok isiaitin naasitai too itauni. Naa itumie sii kulie services kumok naijo ine kaunty, ashu ake iyie ine serkali te elulung'ata, naa te taoun ilotu airiaakinare inaduo siaitin pookin.